Kore ena kishui nikitii naa keetae ilkasisi naa kore ilkasisi na kera niche ilparakua oleng naa kore ninche menare pee emer ameraki imisigino neetae sii nkisoma ntung'anak oisumita oleng menare pee itoduwaya kewon ajo isume oleng kenare pee imbung' pooki ng'ae nkaina neetae sii nkubuai loogeluni tolosho isupat pee eitodol ninche olosho rikore supat

Ore apa tekwe naa ing'anayio eibusi aitaa ndaa naa keeta nishe supatisho sapuk oleng amu kipoi doi ake naturuni nemati pee etum aishiwuyie iltung'anak moyiaritin

Keetai ngeno nitumo te ntoiwuo ino amu ore pee ibulu nikintengen ninche meetae ngeno nitum toolchoreta kore keloid nitu ilchoreta opaasha naa kintengen ninche eyie neetae naa ng'eno nitum imagine sukuul ore pee ilo nkisuma aisum nkitabuni nitu naa ng'eno too nkitabuni oolmalimuni